Kũhingũra bengi ya Posta, mũndũ no agĩkorwo ena, mĩaka ĩrĩa ĩngĩendekana nĩ kuma mĩaka ikũmi gũthiĩ na igũrũ. Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ nĩekũhingũrĩrwo nĩ mũciari wake na agagĩkoragwo nĩ araiga mbia kana agagĩkorwo nĩarakĩruta mbia hau akĩroragwo nĩ mũciari wake. No hĩndĩ ĩrĩa mũndũ egũkinyia mĩaka ikũmi na ĩnana oya gĩbandĩ no acenjie akaũnti ĩyo yake ĩtuĩke rĩu yake atagũtinda rĩu akĩrorwo nĩ mũciari wake.

Thibitarĩ ũyũ wa Star nĩ thibitarĩ ũkĩũĩkaine mũno Kenya harĩ kũheana motungata mega. Wambere, nĩũndũ mandagĩtarĩ a Star nĩmagĩkoragwo me magĩthomeire maũndũ maingĩ kuoguo hĩndĩ ĩrĩa woka Star ona thĩna o wothe, nĩũkoragwo wĩharĩrĩirie kana nĩũgĩkoragwo ũkĩmenya kana nĩũgũkorwo ũgĩthondekwo tondũ gũkũ gũkĩrĩ na mandagĩtarĩ a mĩthemba yoothe ee kumia ndagĩtarĩ a ngoro, ndagĩtarĩ a mahũri, ee ndagĩtarĩ o ma mĩthemba yothe, kuoguo gũku nĩũkĩmenyaga maũndũ motungata mothe nĩũgũkorwo ũkĩona. Ũndũ ũngĩ nĩatĩ ee gũkũ mandagĩtarĩ aingĩ na manabi kinya othe nĩmakoragwo merutĩire gũkĩruta wĩra wao na magĩkorwo magĩtungata andũ na njĩra ĩrĩa yagĩrĩire. Ũndũ ũngĩ nĩatĩ thibitarĩ ũyũ ndũgĩkorwagwo wĩna goro mũũno ũngĩkĩrigitania na mathibitarĩ mangĩ marĩa magĩkoragwo mema private, ũguo ũgagĩkora motungata nĩ mega na ti magoro mũno. Maũndũ mangĩ nĩatĩ thibitarĩ ũyũ nĩũkĩrĩ kũndũ kũingĩ o bũrũri-inĩ ũyũ witũ wa Kenya.

Thimũ yakwa ya moko nĩngoragwo ngĩmĩhũthĩra na maũndũ maingĩ, wambere, thimũ ĩno nĩngĩkoragwo ngĩhũrĩrwo kana ngĩhũrĩra andũ ta kumia maita ikũmi na matano nginya maita mĩrongo ĩrĩ ũguo o mũthenya. No hĩndĩ ĩrĩa gũtakĩrĩ na andũ aingĩ ndĩraria nao nĩtakumia maita ikũmi nginya ikũmi na matano. Nĩngĩhũthĩraga thimũ ĩno nginya kwaranĩria na andũ na mũtambo ũrĩa wĩtagwo wa WhatsApp ũrĩa ũgĩkoragwo ũgĩtũmĩra mũndũ mecĩngi. Nĩngĩkoragwo ngĩhũthĩra nginya kĩndũ ta imĩrũ ũguo hĩndĩ ĩrĩa ndĩrandĩka marũa, gũtũmĩra andũ marũa, kana gũgĩtũmĩra andũ gũtũmĩra indo cia kũu maobici-inĩ ũguo, kuoguo thimũ ĩno nĩĩkĩndeithĩie mũno harĩ gũkinyanĩra na andũ tondũ rĩmwe ndũrĩbatara gũthiĩ gũcemania na mũndũ maitho kwa maitho kuoguo ũgagĩkorwo nĩmũracemania nginya thimũ-inĩ mũgagĩkorwo mwĩna kĩndũ gĩtagwo mĩcemanio ĩyo thimũ-inĩ o harĩa ũrĩ, bata nĩ mũndũ gũkorwo na mũtambo wa intaneti, kuoguo thimũ no njuge nĩ kĩndũ kĩndeithĩtie mũno.

Mbũndi ĩno nĩĩgĩkoragwo ikĩheana motungata ma maĩ na gũgĩkorwo magĩtheria mĩtambo ta ya sewage ũguo, kuoguo kĩndũ kĩrĩa gĩtagwo water and sanitation ona ta mĩtambo mĩingĩ ĩgĩkoragwo ĩkĩrĩ mĩena ya Nairobi, koguo mũtambo ũyũ kana kambũni ĩno nĩĩgĩkoragwo ĩkĩheana mawĩra ma gũgĩtheria maĩ, gũtambia maĩ, gũthengia gĩko mĩciĩ-inĩ na gũgĩkorwo magĩtheria ngina gĩko kĩu, magacoka magĩtheragia gĩko kĩrĩa gĩkoragwo kĩ maĩ-inĩ, mau nĩ maũndũ mamwe kana mawĩra mamwe marĩa kambũni ĩno ĩheanaga.

Wa mbere nĩmagĩkoragwo magĩkĩmethera kĩndũ gĩgũgĩtwo ndũnyũ ya gũkorwo makĩendia indo ici, nakũu nja bũrũri, ũndũ ũngĩ nĩmakoragwo nginya makĩmarorera mathogora ma indo, hĩndĩ ĩrĩa marakĩmagũrĩra indo ici, ũgagĩkora, hĩndĩ ĩrĩa andũ aya me ngwatanĩro-inĩ indo ciao nĩmagĩkoragwo makĩgũrĩrwo na njĩra njega, ũndũ ũngĩ nĩmagĩkoragwo atĩ nĩmaraheo guarantee ya gũkorwo nĩma nĩmakũgũrĩrwo indo ici marĩ andũ a mbere, tondũ hĩndĩ ĩrĩa gũgĩkoragwo kwĩ na kĩmera, indo nĩcigĩkoragwo ciĩ nyingĩ ndũnyũ-inĩ, koguo, hĩndĩ ĩrĩa andũ aya me ngwatanĩro-inĩ ici cia kũmateithĩrĩria, nĩmakoragwo makĩheo, mwaro wa mbere kana priority ya mbere, kũkĩkorwo makĩgũrĩrwo indo ciao, ũndũ ũngĩ nĩmagĩkoragwo makĩheo, makĩheo, kana magĩbundithio ũhoro wa gũgĩkorwo magĩ makĩ makĩgĩa magetha mega, tondũ andũ aya nĩmakĩkoragwo nginya magĩka ma research kana magĩgĩka ma, magĩka maũndũ megiĩ, ũkĩrora nĩkĩĩ kĩngĩtũma ũrĩmi wa andũ aya gũkorwo wĩ mwega, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩmagĩmateithagĩrĩria na kũgi mawatho maya magũkĩria indo magagĩkorwo mũrĩmi ndagũkorwo akĩgiĩka mũno nĩ maũndũ ta maya, tondũ nĩagwĩkĩrwo.

Hĩndĩ ĩrĩa mũndũ agũbatara motungata ma thirikari, nĩ akoragwo akĩmarĩhĩra. He mũtambo wĩtagwo eCitizen, ũrĩa ũkoragwo nĩ mũtambo wa intaneti kana wĩ nenda-inĩ, ũrĩa mũndũ akĩhũthĩraga hĩndĩ ĩrĩa arabatara gũgĩĩkĩrwo maũndũ make ma gĩthirikari kana maũtungata ma gĩthirikari, ndabataraga gũtinda agĩthiĩ maobici ta tene. Koguo ũndũ wa mbere nginya marĩhi nĩ magĩkoragwo nĩ mũndũ nĩ arahũthĩra paybill. kũguo hĩndĩ ĩrĩa ũkũĩka ũtungata na eCitizen, he namba ũheagwo, ĩrĩa ĩtagwo PRN, namba ĩyo nĩyo ũkĩhũthagĩra ta account namba yaku hĩndĩ ĩrĩa ũrarĩhĩra. Koguo paybill ũgakorwo nĩ ũrekĩra, igĩrĩ igĩrĩ igĩrĩ, igĩri igĩrĩ igĩrĩ, alafu ĩyo ĩta paybill ũgekĩra mbia irĩa ũkĩrĩhirwo, alafu ũgagĩĩkĩra PIN yaku ya MPESA na ũgagĩkorwo ũgĩĩtĩkĩra ũtungata ũcio.

Kũhũthĩra Paybill ĩmwe harĩ motungata mothe ma gĩthirikari nĩ mateithĩtie na maũndũ maingĩ, ta wa mbere kũhũrana na ungumania hĩndĩ ĩrĩa andũ maragĩthiĩ gũkĩoya magoti na njĩra ci nyingĩ, kana gũkĩhũthĩra paybill ingĩ, andũ no magĩkorwo makĩinya hĩndĩ ĩyo marakĩhũthĩra mĩtambo ĩyo kana paybill icio ingĩ . Ũndũ ũngĩ nĩ gũgĩteithia mũkenya gũgĩkorwo maũndũ make mothe marekwo handũ hamwe , na korwo nĩ kũrĩha mũndũ arakĩrĩha handũ hamwe gũtirĩ atĩ gũtinda gũthiĩ kũrĩha he he mĩrĩhĩre ĩngĩ kana paybill ingĩ,e ũndũ ũngĩ nĩ atĩ nĩ ĩgĩteithagia na gũgĩkorwo thirikari nĩ ĩrakĩoyaga igoti na ũndũ ,kana na mũtaratara mwega, handũ gũkorwo ĩkĩoya igoti na mĩtambo mĩingĩ, kana na paybill nyingĩ ,ĩgakorwo ĩna handũ hamwe ĩrakĩoera magoti mau mothe , na nĩ ĩgĩteithagia na gũgĩkorwo gũkĩrora maũndũ mothe megiĩ wigĩrĩrĩki nĩ ũgĩkoragwo ũkĩrorwo mũno hĩndĩ ĩrĩa paybill ĩ ĩmwe. Koguo hatirĩ gũkorwo atĩ magĩbatara kũrora mapaybill maingĩ, mena ĩmwe nĩ ũhũthũ gũgĩkorwo magĩka maũndũ mau mothe ma kũrogota igoti , na magakĩmenya nĩ igoti rĩigana atĩa na.

Kĩndũ kĩrĩa nyendete kũhũthĩra nĩ Mpesa, tondũ Mpesa ĩkĩrĩ thimũ-inĩ yakwa, ndĩgũbatara gũtinda ngĩgiĩka na maũndũ maingĩ, no kũhihinya o thimũ-inĩ yakwa, kũgwo Mpesa ngagĩkorwo ngĩhũthĩra Paybill gũkĩrĩhĩra motungata ma thirikari he mũtambo ũrĩa wĩtagwo wa E-Citizen, eh ũcio nĩgwo mũtambo niĩ hũthĩraga mũno wa Mpesa.

Ngombo ĩno ya HELB nĩ ngombo ĩrĩa ĩkĩheagwo e arutwo a mathukuru maya ma yunivasĩtĩ, kwĩna mathukuru maya mangĩ ma korĩnji , na ũndũ wa mbere nĩ ũbatiĩ gũkorwo wĩ mũrutwo wa yunivasĩtĩ kana korĩnji , ũndũ ũngĩ nĩ ũgĩbatiĩ gũkorwo na gĩbandĩ gĩaku, kana hĩndĩ ĩrĩa ũtarĩ na gĩbandĩ wĩna Birth Certificate yaku, kũgwo hĩndĩ ĩrĩa e ũrakĩhũthĩra mũtambo ũyũ kana ũrakĩendia ngombo ĩno, mũndũ athiaga, no ũthiĩ maobici yothe ya thirikari ya Huduma Centre , kana nginya no ũthiĩ macyba-inĩ magĩkoragwo makĩapraĩra andũ aya ngombo ĩno ya HELB, kana ũkĩhũthĩre thimũ yaku, ũgĩthiĩ harĩ he mũtambo wa itaneti ĩyo ĩtagwo HELB.CO.KE ũgagĩkorwo ũkĩihũria maũndũ mothe hau marĩa marakĩendekana , e ta kũihũria marĩtwa maku , marĩtwa ma aciari, ũgagĩkorwo ũkĩihũria, maũndũ marĩa mothe ũkũrio hau ũgakorwo ũkĩihũria, na ũngĩgĩkorwo wĩna thĩna wa kũihũria indo ici no ũgĩthiĩ harĩa obici yao nene harĩa ĩkĩrĩ harĩa Anniversary Towers , Nairobi, kũgwo ũgagĩkorwo ũgĩĩkĩrwo maũndũ maya mothe.

Harĩ maũndũ mahũthũ kana marĩa manini he tekinorojĩ ta twambĩrĩrie na mũtambo wa thimũ ,mũtambo wa thimũ ũteithĩtie andũ aingĩ mũno gĩcigo-inĩ gĩakwa , tondũ o mũndũ wothe nĩ arĩ na thimũ ĩno ya gwoko ĩrĩa ĩtagwo smartphone, na thimũ ĩno nĩ arakĩhota gũkorwo agĩĩka mũtungata make mothe ta ma Mpesa, nĩ arahota kũingĩra nenda-inĩ akerorera indo iria arakĩenda kwĩrorera , gũthoma, he indo iria arakĩenda gũthoma, nĩ ahotaga nginya gũgĩkorwo nĩ areka maũndũ ma bengi thimũ-inĩ yake na ũndũ wĩtagwo mobile banking ,nĩ arahota kwĩrorera ũrĩa bũrũri ũrathiĩ na mbere , nginya kũhũthĩra tereviceni kana ona thimũ-inĩ ciao, maũndũ mangĩ nĩ atĩ andũ nĩ marehete mĩtambo ya tũnyamũ twĩtagwo tũtege twa igũrũ kana tu drawn , kũgwo nĩ two tũrateithia gũgĩkorwo andũ makĩrekondi, tekioronjĩ nĩ ĩteithĩtie nginya na security ya andũ tondũ andũ thikũ ici marĩ nginya CCTV, iria no wĩ no ciĩhithe , iria cikoragwo cikĩthiĩ cikĩthiathia gũkũ ,nĩ citeithĩtie nginya maũndũ ma ũgitĩri nyũmba-inĩ, na maũndũ maingĩ ma tekinorojĩ e nyũmba-inĩ, kana nginya nja wa nyũmba , e nĩ gũgĩkoretwo na nginya na gũgĩkorwo andũ aya nĩ marathondeka maũndũ mao na maũndũ mangĩ maingĩ.

He moritũ macukuru mageragĩra tondũ ta wa mbere, kwambĩrĩria na mũrutwo , arutwo matihiananaga kwĩ arutwo arĩa manyitaga ihenya na kwĩ arutwo arĩa matanyitaga na ihenya , kũgwo macukuru nĩ makĩendaga gũkorwo na arimũ a gĩkĩro kĩa igũrũ , arĩa makũhota gwĩka ũndũ ũyũ , gũthomithia ciana ici na njĩra kana mũtaratara ũrĩa wagĩrĩire , matigagĩkorwo nĩ maratiga ũyũ ũtaranyita na ihenya magakorwo marabundithia ũyũ ũranyita na ihenya, kũgwo wa mbere nĩgũgĩetha arimũ acio, arimũ arĩa magĩkoragwo makinyĩtie gĩkĩro nĩ makĩendekanaga ,ũndũ ũngĩ nĩ maũndũ megiĩ mbia ,ta rĩu thirikari ũndũ ũyũ , mbia cia arutwo ,e ta kũrutwo yaani gũkĩrekererio nĩ thirikari , kũrĩ na maũndũ mau megiĩ thirikari gũcererwo e kũrekereria mbia cia arutwo , kũgwo ũgakora arutwo nĩ marakorwo makĩingatwo mũno na magĩthiĩ gwetha mbia cia bithi, ũndũ ũngĩ nĩ atĩ, nĩgũgĩkoragwo na thĩna wa tekinorojĩ, tondũ thukuru ici ti ciothe ciĩna mĩtambo ta ya kompyuta ĩrĩa ĩngĩteithia ciana ici gũgĩthoma wega, maũndũ mangĩ nĩgũkorwo arimũ ti aiganu arĩa mangĩbundithia ciana ici , he maũndũ mangĩ megiĩ gũgĩkorwo irathi ti njiganu he mathukuru mamwe, irathi iria ciana ici cingĩkorwo.

Mĩtugo ya ũndũire nĩ ĩcenjetie na njĩra nene harĩ ũrua kana irua, tondũ wa mbere, andũ makoragwo makĩruithĩrio mĩciĩ-inĩ, no rĩu andũ magĩkorwo magĩtwarwo makanitha-inĩ , kana magatwarwo mathibitarĩ-inĩ , ũndũ ũyũ ũgĩkoretwo ũkĩrehwo nĩ ũndũ andũ aingĩ mathamĩire mataũni-inĩ, ũgakora mũndũ ena wĩra wake taũni, kũgwo agaikaraga na andũ ake taũni, ũgwo hĩndĩ ĩrĩa mwanake egũkinyia ihinda rĩa kũrua ũgagĩkora mwanake ũyũ handũ ha kũruĩra mũciĩ ũrĩa tene gwa gĩkagwo , aratwarwo thibitarĩ-inĩ kana makanitha-inĩ, tondũ kũu nĩkwo kwĩna nabathi , ndagũkorwo ena nabathi ĩno e mũciĩ, kũgwo ĩgakorwo mũndũ ũyũ ndarakĩrorwo nĩ mũtiri wake ũmwe, ararorwo nĩ atiri aingĩ hĩndĩ ĩrĩa e thibitarĩ , na atiri aya no makorwo makĩrĩ hau nĩ ũndũ wa mbia magagĩkorwo matirĩ na ũndũire ũrĩa wa ũgĩkũyũ, kũgwo matigũkorwo makĩnengereria mwanake ũyũ mĩtugo ya ũgĩkũyũ ta hĩndĩ ĩrĩa e mũndũ e mũciĩ nĩ agĩkoragwo agĩbundithio mĩtugo ya ũgĩkũyũ , he maũndũ maingĩ nginya gũgĩkorwo anake nĩ makĩonaga , kana nĩ magĩkoragwo makĩrora mwanake hĩndĩ ĩrĩa e mũciĩ, kũgwo mwanake ũyũ ndangĩkorwo akĩrorwo nĩ anake angĩ, kũgwo ona mĩtugo ĩngĩ anake acio magĩbundithĩtio ndĩgũkorwo ĩgĩbundithitio mwanake ũyũ , kũgwo mau nĩ maũndũ mamwe magĩĩkaga hĩndĩ ĩrĩa mũndũ akũruĩra thibitarĩ-inĩ kana kanitha-inĩ.

Nĩhingũrĩte akaunti ya bengi ya Equity, kuoguo niĩ nĩmenyaga ũrĩa kũrathiĩ na mbere. Na nĩngĩkoragwo ngĩhũthĩra akaunti ĩno harĩ nginya kũrĩhĩra maũndũ makwa ma thitima, maũndũ ma maĩ, maũndũ mothe motungata mothe marĩa ngĩkoragwo ngĩbatara kinya hĩndĩ ĩrĩa ngũgĩthiĩ nduka nene ngagĩkorwo ngĩhũthĩra he kandi ĩno gũkĩrĩhĩra. Kuoguo kandi ĩno kana ũtungata wa bengi nĩ ũtungata ũme mwega harĩ gũgĩkorwo nginya ngĩiga mbia ciakwa gũcĩba na nginya hĩndĩ ĩrĩa ndagĩbatara karũni nĩmagĩkoragwo makĩndeithĩrĩria

Ũndũ ũyũ nĩ gwĩkĩra thumu tĩĩri-inĩ na gwĩkĩra thumu tĩĩri-inĩ kwĩ mabata maingĩ. Ta wa mbere nĩ ĩgĩkoragwo ĩgĩteithia tĩĩri gũgĩkorwo na indo irĩa cikĩendekanaga nĩguo mũmera ũgĩkorwo ũgĩkũra. Kana nĩ cigĩteithagia na rotuba ĩrĩa ĩbataranagia nĩguo indo kana mĩmera ĩgĩkorwo ĩgĩkũra. Ũndũ ũngĩ nĩ ĩteithagĩrĩria gwĩkĩra tũnyamũ tũrĩa tũkoragwo twĩ thĩ tũrĩa tũteithagĩrĩrĩria na tĩĩri gũgĩkorwo wĩ mwega wa mĩmera gũgĩkũra. Tũrĩa tũgĩkoragwo twĩ thĩinĩ wa thumu ũcio tũgoka rĩu tũgagĩũka tĩĩri-inĩ. Ũndũ ũngĩ nĩ ũteithagĩrĩria na tĩĩri gũgĩkorwo nĩ ũrakĩiga maĩ kana ũgagĩkorwo hĩndĩ ĩrĩa ũrahe maĩ tĩĩri ũcio nĩ ũkwĩnyitĩrĩra maĩ mau na ũgakorwo nĩ ũragĩ save nginya maũndũ ma kũhe maĩ mau. Ũndũ ũngĩ thumu no ũkĩingataga nyamũ imwe cigĩkoragwo ciĩ tĩĩri-inĩ irĩa cingĩrehe mĩrimũ harĩ mĩmera itũ kana cikarĩa mĩmera itũ. Ta thumu ũmwe ta wa ngũrũwe nĩ ũgĩteithagia kũnina indo ta huko ũguo. Ũndũ ũngĩ no ũteithagia na mĩmera ĩgakorwo ĩgĩkũra na hinya na ĩgagĩkorwo ĩĩ mĩmera mĩthaka mũno.

Ũyũ nĩ mũthemba wa ngũkũ kana nyamũ iria cikĩigagwo muciĩ-ini ciĩtagwo mbata. Na ni indo cikĩrĩ mbia mũno tondũ nĩcigĩkoragwo cikĩgũrwo wega mũno kumia kũrĩ arĩmi, kana nĩcigĩkoragwo cikĩendio thoko-inĩ na mbei njega mũno. Na no ũciendie cirĩ o ciana kana cirĩ o tũnini tũcui, kana ũciendie cirĩ ng'ima ukĩenderie andũ a kũrĩithia kana andũ a gũkĩrĩa. Ni cirĩ nyama njega mũno, koguo ona na ũkĩrĩe hĩndĩ ĩrĩa ũkĩrĩ muciĩ. Ugakĩrugĩra bamĩrĩ yaku kana ũgaciendia nĩundũ wa mbiacara.

Ũndũ ũyũ nĩ wĩgiĩ wa mbũri, no nĩ ũgĩcenjagia na mahinda ta rĩu ihinda rĩrĩa gũtakĩrĩ na maũndũ maingĩ megiĩ andũ gũgĩkorwo magĩ sherehekea, andũ nĩ magĩkoragwo mena mbũri nyingĩ mũno. Nĩ hindĩ gũgĩkinyaga msimu wa gũgĩkorwo andũ magĩ sherehekea, especially hĩndĩ ya krisimasi kana mweri wa dithemba, andũ nĩ magĩkoragwo ma kĩendia mbũri ici na nĩ cikoragwo cina goro mũno. Ũndũ ũngĩ nĩ atĩ mahinda maya mangĩ gũtarĩ na andũ maũndũ magũ sherehekea mbũri ici citiendagio goro mũno kwoguo nĩ ihinda rĩngĩkorũo rĩ rĩega mũno rĩa gũgĩkorũo mũndũ akĩambia mbiacara ta ĩno ya gũkĩiga mbũri. No hĩndĩ ĩrĩa andũ maragĩkorwo mena sherehe cia krisimasi nĩ magĩkoragũo makĩgũra mbũri ici mũno kwoguo andũ magagĩkorũo magĩciendia na faida njega.

Ũndũ ũrĩa ũrathiĩ na mbere haha nĩ atĩ nĩ mbica ya ndemu iria ikĩhũthĩkaga gũkĩrerera thamaki. Koguo thamaki ciagĩtegwo kana mbegũ cia thamaki ciagĩũka ciaitwo ndemu-inĩ ici cigagĩkorwo cigĩkũrĩra hau. Handũ hau nĩho ciheyagĩrwo irio na no ho cigĩkũragĩra. Na no ho cigakĩrutwo hĩndĩ ĩrĩa cigagĩkorwo nĩcianeneha na cigagĩkorwo cigĩthiĩ kwendio. Andũ acio noanga aruti a wĩra marakĩrora ũrĩa ndemu ĩyo ĩkĩhana kana magagĩkorwo makĩrora ũrĩa thamaki ciragĩikara kana magagĩkorwo mauma gũcihe irio.